O ta ũrĩa ndagĩtarĩ augĩte, bataire gũkoma mathaa matandatũ kana manana, ta mũthuri kana mũtumia, harĩ mathaa mĩrongo ĩĩrĩ na ĩna. O na niĩ menyaga nĩ ndakoma mathaa macio manana, niĩ ta mũtumia, nĩ getha ngĩũkĩra kĩroko, ndirĩ na thĩna wa kũnogerera kana thĩna wa kũnogerera meciria. Nĩ getha ngĩtwarithia maũndũ makwa o wega mũthenya, marĩ o kuo o wega gũtarĩ na thĩna.

Nĩngenaga nĩ mbeũ njĩthĩ, rĩrĩa makwendana, na manyitana, na maruta magego mothe marĩ nja moye gabica marĩ oothe. Nĩũndũ wa mbica ĩno nĩ makwĩonania harĩa maumĩte, na harĩa magũthiĩ, na kana ũkũrũ-inĩ nĩ makeĩra, kĩrĩa twekire, na ũrĩa twarĩ akenu, na mere Ngai nĩ thengiũ nĩũndũ wa kũmahe mĩaka mĩingĩ ya gũtũra na gĩkeno, o marĩ othe. Nĩndamĩenda, biũ mũno.

Nĩkũndeithĩtie mũno, tondũ, ona ndenda kuoya thimũ yakwa o nakrowo nĩ ũtukũ, nguoya thimũ yakwa, nyingĩre intaneti njige mbeca ciakwa, na nĩ ngũcirora o hĩndĩ ĩrĩa yothe ndenda kũrora mbeca ciakwa nĩ cigana, gũtarĩ kuma haha na haha ngĩthiĩ handũ, gwetha ngekĩre mbeca ciakwa. Ndikũnoga, gũtirĩ mĩnogerera, no wĩkĩre nyũmba, wĩkĩrĩre handũ o hothe, o na okorwo ũrĩ thoko, o na okorwo ũrĩ mathiko, kana kũ kana kũ.

Nĩ atumia, ciana na rika nini, manyitana mauga, mahũre gĩthiũrũrĩ, makĩrũgarũgaga, makoo marera Ngai wao thengiũ, nĩ ũndũ wa marĩa monekanĩirwo mawega, kana mwana wao waciara mwana, o wega gũtarĩ na thĩna o wothe. Kana mbeũ njĩthĩ yao yagĩa na irua rĩega, nĩkĩo mauga manyitane, mere Ngai wao thengiũ ta marĩ atumia tondũ atumia nĩo maciaraga rũrĩrĩ. Ĩĩ.